Haha thĩiniĩ wa mũmera ũyũ, nĩ bataraitha ũrekĩrwo, nĩgetha ũgĩkũra ũkũre, wĩ na ũgima mwega, na makĩria kamũmera gaka gatuĩke ga kũgacĩra, na kone irio cia kũrĩa rĩrĩa karakũra, nĩgetha gakũre na njĩra nginyanĩru.